Ore teniyieu nitum passport itiii orkerenke le Kisumu nilo office e uduma center nikiutakini nitum passport ino teine.

Atijing'a ngole enkopis oombaa e immigration agira aing'oru passport tenkaraki ayieu nalo aisuma toonkuapi eboo.

Ore ministry naitasheki imbaa eseriani tolosho lang', naa ministry of interior and internal coordination naa kitumia ina forces oo sikarini pee imaintain law and order.

Ore iltung'anak eboita tenkaji, teneyieu neas esiai tenebo na kepik mpango ,peyie etumokini ataas isiaitin pookin etii mpango.

Ore apps enkisuma teneiyeu neretu inkera e sukuul, naa keidim ai uploada videos, tutorials peeyie etum inkera aifuatilia imbaa naisuma te sukuul neitoki apuonu aisingatia aitobiraki.

woore enkiremore eaapa naa kepaasha amu enkiremore etata naata maendeloe amu kitumai mbinu ekisasa naa kitoki ailepunyiee sector enkiremore alang'u naapa baa eapa ekitambo

Tiniyiu nitum inkopisini e SHA tolosho le Kenya nilo Upper Hill, Ngong' road. Ore piilo Upper Hill niilo enoopa building e kitaambO e NHIF nitum inkopisini e SHA teine wueji tenkalo e Equity headquaters.

Ore taata imbaa naaning'o tookuapi sapukin naa imbaa naijio inolorabal tooloshon le kongo, Ukraine, ninche taata imbaa sapukin naagirai aaimaki tolosho tenebo sii olarabal.

Keatai ilomon pii oipirita siasa kitodua ng'ole, ishafola ng'ole orais cabinet neibelekenyaki piases position neitai ilkulikai, nepik ilkulikai, neaku etaa kegira orais aas reshuffle oleng tegavament, sectors pookin.

Amanya nanu enkop naji kibiko ashuu osupuko loloolaiser ,tenipuku te Ngong nitum only ten kilometers ekindiim engari aawa te mia nikita oltukutuk te one fifty neeku inakop nanu amanya.

Ore sipitalini kumok te kenya na kishoru imbaa naijo ine maternity ,imbaa e X-ray ,ebaare e kawaida orkirobi, tenebo si enkipimore pookin omoyiaritin naijo TB,ninche ishoru isipitalini taata tolosho.

Knayor nanu oleng ainining'o ilomon le nkutuk ang, amu ilomon loomelok oitodolu esidano wele kuak lang lolmaasai. Naa kemelok sii ele, kemelok kulo omon lenkutuk ang, amu indimidimi airoro oltung'ani nining'ong'o, nielewanana naa kilikio sii iyook kira ilmaasai.